Njĩra iria ũngĩhũthĩra Kũiga maaĩ mũgũnda-inĩ, no ũhũthĩre njĩra ya gũtambia maaĩ mũgũnda mũgima na mĩberethi, kana nowenje irima rĩmwe mũgũnda-inĩ gatagatĩ kana handũ mwena-inĩ, irima rĩmwe rĩriku harĩa maĩ mothe marĩingagĩra na nĩũrĩhotaga kũmaruta hau, kana nowethe nduramu, harĩa ũrĩigaga maaĩ maku hau nduramu-inĩ, rĩrĩa wamabatara, noũthiage ũkamataha.

Arĩmĩ mahũranaga na wagi wa maaĩ, thĩiniĩ wa imera cia riũa na no wenje irima rĩmwe rĩriku, handũ mũgũnda-inĩ waku ũcoke ũrĩkoroge, kana ũrĩkĩre ĩratathi nathĩ, ũndũ no ũhũrage maaĩ, ũgoka ũkamekera irimainĩ rĩu na no maikare ihinda inene ũgĩtũmagĩra kũrĩma namo.

Ĩno nĩ kambũni ya ũheani wa mbeca kana ũheani wa ngombo. Ũngĩkorũo wĩ na gathĩna ka kuuma ta ngiri mĩrongo ĩtano, nĩ ũkũingĩra thĩinĩ wa app ĩo ya Tala, nĩ mekũhota nĩ mekũhota gũgũkombithia mbeca icio ũgacokia kwa kahinda karĩa mũgũkorũo mwĩranĩire nao.

Maambura ma kĩndũire marĩa mekekaga rũrĩrĩ-inĩ rwakwa rwa gĩkũyũ, nĩ ta, mũirĩtu agĩgatia ahike ,mũthuri ũria wa mũhikia kana mwanake ũria wamuhikia no mũhaka ambe atware rũracio kwa mũiritu, nĩgũo gũtuĩke kana kũhane rĩu nĩ amũgũra na nĩ atuĩka wake.

Aya nĩ andũ anini kana mbeũ njĩthĩ, matũnganĩte thĩ-inĩ wa gũkenerera ũmwe wao kana sherehe na maronekana mena gĩkeno mũno thithi-inĩ ciao nginya amwe ao maronekana magĩtheka, nginya makahũra mbica.

Ũndũ ũyũ nĩ ũteĩthagarĩrĩa tũirĩtu tũnini kana airĩtu, makũre mena mĩtũgo mĩega na rĩria, magabundithio rĩria magatuĩka atumia ,kana andũ anene rũrĩrĩ-inĩ nĩ makahota gũteithirĩria rũrĩrĩ gũikara na mĩtugo mĩega na gũbundithia nginya ciana ciao kana njiarwa ciao gũikara wega.

Haha nĩ ndĩrona thirikari, kana mũnene wa thigari, e we county commissioner na maronekana me passout inĩ ya thigari, kũronekana gwĩ thigari ciathiĩte recruitment ikĩhĩtũka, rĩũ nĩ passout, na nĩ speech atarutĩra bũrũri.

He bata gwĩka ũndũ ũyũ tondũ rĩrĩa wakinya nĩ ũkũhota gũthiĩ gwĩthambĩra rũĩ-inĩ, meciria maku nĩ makoragwo me very fresh nĩ ũhotaga kũ relax, okorwo kuma na stress wahota gũthiĩ gũthambĩra rũi-inĩ ũkiuma kou meciria maku nĩ makoragwo mahorerete wega.

Ũyũ nĩ mũndũ aronekana athiĩte thabarĩ nene mũno, ageciria arugame kando ya barabara, either ambe ahurũke, anogore magũrũ nĩguo ahote gũthiĩ na mbere na thabarĩ ĩyo yake atigĩtie.

Wa mbere nĩ nyambe ndĩmũbundithie the safety iria wagĩrĩirĩũo nĩ kũhũdhĩra nĩgĩuo wabate kũu mabati igũrũ kana ũrĩa ũrĩa mbaga kũhũthĩra ngathĩ ĩyo kamũiria ũkinyĩte kũu mabati igũrũ. Wa kerĩ nĩ ũrĩa ũrĩhotaga kũnyita solar ĩyo nĩguo ndũkahote gũthũkĩria mwene indo iria akũhete ũmũthondekere.

Ũyũ nĩ mũndũ ũratũmira mũrata wake kana mũndũ ũngĩ mbeca, na ao Safaricom maramũria kana nĩ ũkwenda gũtũmĩra mbeca ici mũndũ mũna, kana nĩ ũraigwa hihi mũndũ ũyũ ti we ũkwendaga gũtũmira mbeca. Magakũria ni ũkwenda gũcitũma ĩ, kana ndũkwenda gũcitũma? Ũhihinye ĩmwe kwenda gũcitũma, kana ũhihinye igĩri ndũrenda gũcitũma.

Ũyũ nĩ mũndũ egũtũmĩire mũndũ ũngĩ, kana mũrata wake mbeca kĩmahĩtia, ahũrĩra Safaricom thimũ na ahota kũrivaci mbeca icio, ũngĩtũmĩra mũndũ ũngĩ mbeca nĩĩcokaga either ũgũtũmĩte kĩmahĩtia ũkahihinya two three four ũgatũma mecĩnji ũgũtũmĩte ya Mpesa na mbeca ciaku nĩ ihotaga gũgũcokerera.

Aya nĩ arutwo a university kana arutwo a college. Nĩ hĩndĩ me kĩrathi na mwarimũ wao kana lecturer wao nĩ aronekana e harĩa mbere, agĩbundithia arutwo aya kĩrĩa mokĩte gũthoma thĩiniĩ wa university ĩo kana college ĩo marĩ.

Ũyũ nĩ mũrutwo wa university kana o college. Aronekana nĩ hĩndĩ e kĩrathi, na nĩ tũrona ekĩrĩte mask kana barakoa. Na bata wa gwĩkĩra mask ĩyo nĩ atĩ, ona angĩkorwo ena mũrimũ o wothe wa homa, kana mũrimũ o wothe ũgwatanagio na rĩera, ndangĩhota gũkorwo akĩrwaria mũrata wake kana andũ arĩa me hakuhĩ nake.

Aya nĩ arutwo a primary na maronekana nĩ hĩndĩ me kĩrathi. Ũndũ ũyũ nĩ ucenjetie mũno na mahinda tondũ, hĩndĩ ya tene mathomaga gĩthomo gĩa gũthoma, magathoma mĩaka ĩna primary, mĩaka ĩna sekondarĩ na mĩaka ĩna yunivasĩtĩ. No rĩu kũratuĩka marathoma gĩthomo gĩtagwo gĩa CBC, okorwo mwana nĩoĩ kũruga, nĩ arabundithio kũruga, okorwo mwana nĩ wa gũtuma, nĩ arabundithio gũtuma cukuru-inĩ.

Tekinoronjĩ ĩngĩingĩra gĩthomo-inĩ na njĩra ta ya, mwana me cukuru ona okorwo nĩ primary, magathomithagio na computer kana laptop, mwana ũcio e cukuru kana ainũka muciĩ nĩ arahota kũheo thimũ aka google, okorwo nĩ ciũria maheirwo, aka google na thimũ akona anja iria arabatara.

Aya nĩ arutwo a ithĩramu, na maronekana nĩ hĩndĩ me kĩrathi, nona he mũrutwo wĩ haha mbere, he na ũngĩ wĩ harĩa thutha, nĩ hĩndĩ me kĩrathi magĩthoma mabuku mao, metereire mwarimũ oke nĩguo ahote kũmanengere gĩthomo kĩrĩa ekũhota kũmanengere ũmũthĩ, kana resoni ya ũmũthĩ ĩthiĩ na mbere.

Arĩmi maheage thũkũma kana spinach maĩ, kana matuaga matua magũcihe maĩ, ta rĩu spinach icio no ũkore nĩ ciahoha, ũgokona spinach icio nĩ irabatara maĩ, kana ũgakora, marahe maĩ, hũainĩ, rĩrĩa gũtee riũa, kana kĩroko tene rĩrĩa riũa rĩtaarĩte.

Mũthenya wa mbere gũthie Nursery School, warĩ mũthenya ũmwe mũritũ harĩ niĩ tondũ nĩ ndarĩ na kĩagago kĩingĩ na kũmaka kũingĩ tondũ ũria wandũarĩte, mami witũ nĩ ahotire kũinũka na nĩ ndahotire kũmũbũata nginya mũciĩ agĩcoka akĩjokia cũkuru na nĩ ndagĩikarire no nĩ ndaĩkarire ngĩrĩraga mũno.

Ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno tondũ, nĩ ũrahota gũcokanĩrĩria ciana ciothe hamwe, ũgacitua kĩndũ kĩmwe. Ciana ici ciothe nĩ irahota kũigananio, na, ikahota gũthoma mabuku hamwe, igĩkũranagia meciria, iria itarahota gũthoma igatheithĩrĩrio nĩ iria irahota gũthoma.

Ũndũ ũyũ wa ũthecani njanjo kũrĩ ciana nini wĩna ũgũni mũno kũrĩ ciana tondũ nĩ ũkoraga ciana nyingĩ nĩ iraciarwo no citirahota gũkĩnyira motungata marĩa mabatarĩkaine ciĩ nini nĩ ũndũ wa kũgitĩra mĩrimũ, mĩrimũ ĩrĩa ĩnyitaga ciana ciĩ nini.

Mũthenya wa mbere kũrũgama mbere ya andũ, na gũgatuĩka atĩ nĩ niĩ ngũmathomithia, warĩ mũthenya mũritũ mũno mũno mũno harĩ niĩ tondũ, nĩ ndarĩ na guoya mũingĩ mũno, na kũinaina tondũ, ndiakoretũo menyerete kũrũgama mbere ya andũ na kũmahengere kiugo kana kũmathomithia.

Ũgimaria wa airĩtu kana ũgimaria wa atumia, nĩ ũndũ ũmwe mũru mũno tondũ mwana ũcio kana mũtumia ũcio nĩageragĩra ruo rũmwe rũingĩ mũno, na gũgĩgakinya hĩndĩ nĩekũgĩa mwana, no age mwana na njĩra ciake cia ũciari nĩ ithũkagio nĩ kũgimario kũu.

Kũruta mwana e mũnini kũtũmĩra laptop kana kompiuta nĩ ũndũ mwega mũno tondũ mwana ũcio nĩegũkũra owĩ tekinoronjĩ na rĩrĩa akaneneha nĩ akahota nginya kwĩyandĩka kũruta mawĩra make na laptop ĩyo na nĩ arĩhotaga gũthoma na laptop ĩyo ngĩnya rĩrĩa e cukuru.

Ũyũ nĩ mwana wĩ kĩrathi, na nĩahetwo macini cia gũcora. Mwana ũyũ nĩ ahetwo macini ĩrahota gwĩkira thitima-inĩ, na cikahota kũmũteithĩrĩria gũcora mbica ĩrĩa arenda. Mwana o ũyũ ena ũmenyo wa gũcora mbica ĩrĩa arenda gũcora, ĩria ĩ meciria-inĩ make, na arahota kũmĩcora ibuku-inĩ.

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makũa rĩrĩa ndona rĩtwa pharmacy, nĩ nduka ya wendia wa ndawa, kana harĩa ũngĩbatara ndawa ũngĩthiĩ ũcũione, na ihenya na ihenya, kana ũngĩkorũo wĩna kamũrimũ o kanini, nĩ ũgũkora ndagĩtarĩ kũu, na nĩ ekũhota gũgũthondeka na ihenya.

Andũ arĩa ndarĩkia kũmenya haha, hena mũtongoria wa bũrũri his excellency William Ruto na mũtongoria wa Azimio la Umoja his excellency Raila Omolo Ondinga. Matũnganĩte magĩbanga maũndũ marĩa mekũrehe ma ma wagĩrĩru kana ma ũthii wa na mbere bũrũri-inĩ ũyũ witũ.